Chito nebute kibukandosiek koyoche ko chito netindo ngomnatet konamnge ak kibukandosie choto. Ye kakobut kibukandet chichiton, komuche konyorchige rapisiek chemuchi kotoretenge en sobet nebo atkan tugul. Amun yekakokobwa biik chetiendos ak konyokebutyi tienwogik keboisien kibukandet komuche konyor rapisiek amun igochin biichoton rapisiek ak konyoru oot rapisiek chechang chemuchi kotoretenge en sobet nebo atkan tugul. Imuchi kora chichiton koyat kot ne sikechute orit ko yoche kikoito rapisiek sikekonin chomchinet iwe orit ipegas olekibutito kibukandosiek. Ak en yoton kosiche rapisiek chichiton chemuche kotoretenge. Boisionito kora nebo kibukandosiek, kebut kibukandosiek komuche kobaibait biik ak kosor ogot biik chetindo mianwogik chebo kabwatutik amun imuche koboiboegitu bichoto yekakokas tienwogik.

Kwonyik cheyoe kasitab mwetetab ngoroik ko kwonyik chetindoi nyolilwokik eng' korikwak ikochi nyolilwokichuton komanda bikosomot kasishek chebo kemwet ngoroik eng' kasinito nebo mwetetab ngoroik konyoru sisoshek chechang' eng' biik cheyochin kasishechoto amun imuchen komaboiboikitun anan komaboiboichin bichoton kasing'wai akora kasiniton kokochini kamatik chuton komatkosich boroindo neimuchei kobur ak lagok kwak akong'ololji akot lagokwak amun mondoi Kila kokaech emet akosomot kasishe choton eng' kasishechuton komaimuchei kora kosich rapishek cheomei kotoretengei akotoreten lagokwak kasinito kotindoi melekwek chemitei ng'weny ako ikochin noton kopirtogei akoyai kasit neo lakini rapishek chenyoru kotutin.

Ngalu en sirkalit konam biik chemotindoi gaa ak kokochi imbaronok akonam lagok kwak kobaa sikulishek ak ketekyi sikulishek chaloen en yotetan chemaloen akesirchi mwalimuek che igochin serikali rabishek asikopit konyor somanet nebo buch lagok choton ak lakok chemotindoi sikik kwak tugul kiyum ak ketech korik chegiyumchin lagok choton che agerib agelewen biik Che imuche korib lagok choton ak koykoai boishet nebo ribset nebo lagok choton korip lagok choton akoker kole kaba lagok choton sugul kora koyache kolewen sirkalit biik che tononchin ngalek choton cheisubi kole lagok tugul ii kopendi sugul akonai kora kole lagok achon chematindoi kamuget ab bandab sugul ak keger kele kakitoret lagok choton kopa sugulnemogkyin gee.

nyolu en ribikab kalyet ii koribot biik cheyoe bonwek ab oret ii sikopit komayai kit neya monyolu en ribikab kalyet kobar biik cheyoe bonwek ab oret amun bonwek ab oret kochamndaat en ng'otutik ab emet konyolu kerib bichoton ii komatkoyai kit nemakararan ak koyai bonwek chepo oreti en kalyet keripchi kalyet pichoton akindochi en ortinwek kwak chependoten ii koyoe bonwek choton chepo oret akimut akoi elependi sikopit kekoshi ichek makutik chetindo ak makutik ab mugulelwekwak yoche kerib pichuton komotkonyor usishet aketugul asikopit koyai bonwek kwak ii en kalyet biik ab kalyet koyoche kobendat ak bichuton korikyi akorip kityok komot koyochi kit agetugul neya

Ole kitoretitio neranik che matindoi kasishek, konyolu kinet neranik kotienkekey icheken. Nyolu kinet ichek kotiny maget nebo kotai kasishek che chechwak icheken, sikobit kosigen yoton rabisek. Kora, konyolu kikochi neranik besenwogik chebo rabisiek, sikobit koboisen rabisiek choton kotoreten boisiet ne kainam ichek. Kora, konyolu kotai serikalit boroinwek chebo kasishek chechang', akikochi boroindo netai neranik. Sikobit koyai boisot noton. Kora neranik, koyache kinet kocham kasishek chebo eunek kwak, sikobit koyai kasishek choton, akosich rabisek chemuchen kotoretenkey. Amun neranik yakan kosich rabisiek chemuchi kotoretenkey, ko notok ne boiboichin ichek. Nyolu en serikalit koker kole, kaikochi ichek boroinwek che tai, en boisiet age tugul ne kabit en emet. Neo ko tegset ap korik, ko tekset ap ortinwek, ak boisonik chechang' cheu choniton.

Tuget nekakiyaat neo eng taonit komuchei konyurunen biik chemenyei yoton komonutik chechang' amun tuget neo kotogu kele nyolu komiten kibaitinik chechang' akeng' yoton komuchen kesir biik chechang' chemenyei yoton koyai kasisek eng' tuganoto eng' yoton konyor bichoton kasishek akonyor melekwek kora ko biik chemenyei yoton komuchen konyorchingei tukuk chemachei cheimuchei koboishen ot eng' korikwak eng' oliet nemitei ng'weny ako kora komuchei akot koal alak tukuk eng' yoton akoib apakwalda eng' tugoshek kwak chemengech imuchen konyorunen biik chechang' porotet tuganiton amun imuchi konaam kasishekwak akoibu tuguk eng' tuganito nio amun oldoi tukuk eng' oliet nemitei ng'weny neyekakwal biichuton komuchei kobakwalda kora akosich rapishek chechang' akosich melekwek cheimuchei kotoretengei eng boishonik kwak chebo atkantugul.

Komosto nenyoru maranet ii kotogu kele miten eleyumengee beek chechang konyolu en yoton sikobit keter maranet ii kokebal oinet neo nekimuchi kiyumchi beek chekotoyumokse akokon maranet kimuche kiretechi yoton, koraa komiten minutik cheimuche koboisien beek chechang chenyolu kemin en elemiten beek chechang kou nganuk konyolu kemin en yoton ii sikobit koboishen beek chechang akobit imbaret ake neimuche komeny bik, koraa konyolu kemin ketik chechang ii en kotugul sikobit koe beek ketichoton ak koter ngalek chebo maranet en yoton, koraa konyolu en yoton kebal bereisishek cheechen chemuchi kotendenen beek ii ak kopcheita beek kopchechi komoswek cheterterjin ak koter ngalek chebo maranet ii ak kokararanit yoton ak komuch komeny bik en boiboindotugul.

Nyolu eng' serikalit neming'in nebo Nairobi kotoret biik cheoldoishei eng' oret kotekchi korik chemengech ako chemakikoitoi rapishek chechang' sikobit kwoldoishen yoton bichoton akora konyolu kekochi bichoton ripset nebo kalyet sikobit kobiit kalyet eng' yoton akwoldois kwalda tukukwak eng' kalyet akeker kele kakiter ichenk eng' ng'alekab chorsosiek kora konyolu ketoret biichuton keker kele olemiten oleoldoishen bichoton konyolu kotilil eng' kotugul nyolu kelewen biik chemuchei kobuchot yoton eng' kotugul sikobit kotililit yoton amanyorchigei biik cheoldoishei mionwokik kora konyolu kekochin bichoton tukuk chekororon cheboishen kwoldoen tukukwak simanyor mionwokik alak tugul biik chekaal tukukwak kora konyolu kikochi bichoto napas nekararan eng' oldoisheng'wai.

Nyolu en ribikab kaliet ii koker koke kotoret bik chemokyingee toretet ii kosir ortinwek ii chebendote icheken koker kole kosir ortinwek en kaliet amun ii miten bik chemokyingee toretet chemotindo kamukanoton ii kosir ortinwek kosikobit kaliet ii konyolu ketoret bichoton kosir ortinwek boisietab ribikab kaliet ii koker kole miten bik tygul en kaliet ko agenge boishet nebo ketoret bik chebendote icheken ii koker kole kosir oret amun miten tuguk chebitunen ingomokitoret bichoton amun imuche kobit yoitiet ii nemaran koib sobet nebo chito konyolu ketoret asikobit kwo en kaliet ok en miendo tugul .

Kobwotutik chemi konam kee ak boriet nekoker rani en indonyo ye kan konyo chorindet ii ak kochoren oldoindetab tuguk simoit ii ko amune ko chito nekochore simoit ii koneran kotok kele chang neranik chemotindo boishet, konyolu any sikobit kiterter boriet neuniton ii simatakobit ii keker kele neranik tugul chemotindo boishet ii kinet akobo boishet nemuche oot koyai icheken kosirkee boishet oot nebo eunek ii nemuche konyorunen rabishek amun kit nekayai chorindoniton nii sinyokochor simoit ii ko ngamun en tuguk chemotindo anan ii tuguk chemonyorjigee cheu rabishek ak omitwogik, amun nerananoton nekochore simoit ii koneranet netokomimgin nemokyingee toretet neo mokchingee tuguk chechang konyolu sikiterter borioniton ii keker kele kokitoret bichuton ii kekochi kasishek sikobit kobosok borioniton ii nebo chorset.

Nyolu eng' rapishek chekanyorchigei eng' arawet apcheichi kepeperwek chemokchingei miten kepeperwek eng' sobet nebo atkantugul eng' chito chemokchingei rapishek chechang' kou kepeperta nebo omitwokik komachei rapishek chechang' amun makimuchei kesop akeyai boishet komomitei omitwokik konyolu eng' rapishek chekanyoru akachi nitoni kepeperta neyomei rapishek alak amuchei apcheichi lagokab sukul sikobit kosich akichek rapishek cheibei koba sukul ak en lagok chematindoi ngoroik amuche anam kepeperta age neming'in eng' rapishek choton akakochi lakok kwalen ngoroik kora ko eng' rapishek chuton konyolu kong'et kepeperta nekitin sindakibendi akobit kiit nemokchingei rapishek eng' chokchinet amuche acher chikokakonor akapcheichi kepeperata ak rapishek alak amuche aboishen eng' kepeperwek chebo besenwokik akayaktaen besenwokichoto.

Kit nenyolu ayai en kotugul en chuletab borto konyolu yon kanget ii kokaech emet ii alabatate anan ot ochut urerioshek cheu chebo kitwal ii, cheu chebo kelabatat ii choton kokochin borto kochulak miten koraa boisionik chebo kotugul chekochin, kou boisietab temishet ii ko boishet nekan iyoe temishet ii inyorjinen kelchin nebo ot kokachulal borto, ak koraa inyoru kelchin nebo imin minutik boisioniton nibo kechul borto ko kararan amun igojin borto kokimit ii ak konyorjigee kimnotet nemuche kokirinda mionuokik, konyolu any en kotugul kokaech emet oker ole kalabatate oker ole kachezan okot ok lagok ii kimuche kechezan ak lagok chemengech keonaten ngee kesungukan kotugul ii kokonu noton kochulak borto ak keboiboekitu en sobet nebo kotugul.

En konyun otindoi tetutik chebo omitwogik, omitwogik konyolu kewalawal ii sikobit konamkee ak borto amun terter omitwogik, omitwogik alak kokonu kimnotet ii nebo borto kokirinda mionuokik cheterjin amun miten mionuokik cheibu omitwogik ii chemokinyor kou lagok ii konyolu kikochi omitwogik chekimen ii cheikojin koechekitun akokochi koterter minuokik chebwonjin lagok koraa en omitwokichuton ii komiten omitwogik cheibu etunet en lagok, koraa en omitwokichuton ii konyolu keker kele omitwogik chetililen ii chenomekee ak borto ak kokonu kimnotet sikobit komoib nyalulnatet ii nebo borto en lagok, miten nyalulnatet nekonu yon mokinyorjigee omitwogik cheome kee ko en konyolu otindoi tetutik chebo omitwogik sikobit konyorjigee lagok omitwokichuton ii en kasarta nekayamkee ak en kasarta nebotok

Nyolu kinamen lagok che mengechen kokato koba sugul, kinet agobo muswoknatetab kasari. Nyalu kuyomo somanet, tuguk chekinete lagok ak ngelekab muswoknatet. Kinde orit kochutke ngalekab muswoknatet ak chebo somanet. Siye kakoechekitun lagok ko kokoti ngomnatet konamnge ak muswoknatetab kasari. Nyalu en lagok chemengechen agoi cheechen, nginete tuguk alak keger kele kakinde orit ngalek chebo muswoknatet. Siyekakoechekitun lagok komuche konai koboisien muswoknatetab kasari. Amun muswoknatonito bo kasari ko kikotaret kipsomaninik che chang koti ngomnatet ne muche koboisien en somanet nebo barak amun en somanet nebobarak komagat ngomnatet neo sikopit konyorchige lagok kimnatet agongomegitun ak kotaret noton en boisionik amun en boisionikab kasari konyalu kotindo chito ngomnatet nebo muswoknatetab kasari.

Muswoknatetab kasari ko kikotoret kipsomaninik chechang konyumnyumchi ngalek chebo somanet. Muswoknatetab kasari ko kikoyai somanet kobit en olan tugul amun boisien konetik chechang muswoknoton nito bo kasari kokachinen lagok anan kipsomaninik tiemutik siyekakoyai komuche kora koboisien oraniton kogochinen walutik. Muswoknatetab kasari ko kikotaret ngalekab somanet amun anankoit mianwogik cheyoe biik komat ketuiyo keboisien muswoknotonito bo kasari Kinete kipsomaninik che miten kaa konete konetik koboisien muswoknotonito bo kasari. Kikonyumnyum ngalek chebo somanet en ortinuek chechang amun imuche koyai lakwet tiemutik ogot ngomamiten komie komiten ogot kaa anan ogot komiten suputalisiek komuche koyai tiemutik ak koyai tuguchuton tugul chemokyinge mwalimu koboisien muswoknatetab kasari. Kikotaret niton konyumnyum ngalek che chang chebo somanet en ortinuek cheu chuton agotoret somanet kenyorchi kebeberta age tugul.

en kotugul kokaech emet ii koyoche otounen awekyi kongoi kamuktaindet ne koribon ii kopoch kemoo akoi kokaech emet yeityo awee aun any togenyun agoi metinyun sikopit kokonon noton koit kobwotutik chekororon amun kotugul yonkoking'ete kokaech emet ii kokokoimuny kobwotutik koyoche kemwet tagoch ii sikopit ii isweite komye kora yeipata nitok ii konyolu anyorjigee amitwokik cheigochin kobwotutik kong'etyo miten amitwokik cheu chaik ii cheigochin korotik en borto korwai konotok kokonu any kimnotet ii akimuch keyai boishonik chepo atkan tugul yeipata niton ii amuche awendot ii asungugan aswa tuguk ng'omiten komye cheu kiyakik anan komiten tuguk che kekonori koyoche paswa ng'omiten komye ng'okoribok koboch kemoo akoi koech koyoche ayai kazinotok kokaech emet asungugan oger ngomiten kommye tuguchon

Ko tugul kokaech emet, amuchi aboisien boroinitoni yomotinye boisiet age tugul neayae, amuchi aboisien boroiniton asoman kasetishek, sikobit anai bandap tai nebo emet, ak tuguk che tesetai en emet, Kora amuchi aboisie boroinitoni asomanen sirutik che tililen. Amun mamiten boroindo age ne amuche aboisien asoman sirutik che tililen. Koyache aboisien boroindo neu niton, yon kaech emet, yomotindoi boisiet age ne ayae. Kora amuchi aboisien boroinitoni, amuch achulen agot borto amun, amuchi alabatat anan atwal tuwan. Choton, ko chekochin borto komieit sikobit komanaman myanwogik chebwane yon kakibur komakiyai kiy. Amun miten myanwogik chename biik yamakimuch keyai boisiet age tugul. Koyache yon kaech emet, akomatindoi boisiet age, aboisien boroi niton ne inegen alabatate ana atwal tuwan, sikobit kokonon niton komiet borto nyun ak manaman myanwogik che terterchin.

Ko tugul yon kaech emet, ak awendi kapkasi ak agere ale chang karishek en oret, koyache arwoch ager oret ne nyumnyum, ne amuchi aboisien sikobit ait kapkasi en kasarta neyome. Amun amuchi ager ale kaboisien pikipikit, sikobit abun noton amun pikipikit komuche kobun oret ne tenden ako ngabal en karishek, akosipkoit kapkasi. Anan, amuchi aboisien keldo yo molo ele awendi. Kosir achelewan komatait kapkasi en kasarta ne yomekey. Ngunon yoche asipanget kokaech emet, aka sipapangankey en ole amuchi awendito akait kapkasi en kasarta neyome. Siyon chang karishek, aker kiy ne nyumnyum nemuchi kotoreton, asipait kapkasi en boroindo nekayamkey, ak en kasarta neyome. Amun yon kechelewan komateit kapkasi, kimuchi keputanin, amatitestai ak kasit. Koyache ager ale oret ainon ne nyumnyum ne amuchi aboisie. Ne amuch abun keldo, aga sipanget, anan abun kiy neu pikipikit.

kotugul yongo komwetishei ak kobek beek en tapit ii koyoche arwoch oret age ele amuche anyorunen beek cheoboishen koyon otesetai arwoche ele anyorchini beek cheoboishenii koyoche anam chekong'et ii ak otorchi kirait ii elemiten beek chekong'et chetutensikopit komoyomio akonde urwet ii ele moityin asista amun ngot koyomchi murindo ngoroi choton ii komokomuche kotililekitun kora koyoche any yoon kaanur kounonitok iii aturote beek amuchi aalchi gee beek ii en biik cheoldote beek amuche aal bechoto ak inyoboishen amweten ngoroik anan amuchi awoo oinet ii ak oromu bek cheomuchi oboishen cheyome oboishen amweten ngoroi choton ngunon yoche ager ole oret ainon nenyunyum ngoto atinye rapishek amuche aal beek ko ngo motindoi amuche awo oinet ak oibu beek anan anam ngoroik chekukong'et ii akoib kopa ainet ii ak iba mwet en oinet amun oret notok nenyunyum yoche arwochak oger ole oret ainon nenyunyum ago amuche isib anyor ii ak otoretokse agamwet ngoroik

Kotugul yon achope chapati konyalu atindoi tuguk cheaboisien, cheu saburiet nekitangworen, cheu mwaita, chumbik ak sukaruk ak busiek ak beek. Yeityo alal mat ak aterekyi ma saburiet ak abel mwaita en yoton sigopit aboisien mwaaton yon kayome sukaruk, chumbik ak busiek ak beek en koroito ak a tangwar ibakouit. Yon kakouit aramu mwaita en saburioni kaabel ak asochi amun yoche ketesyin mwaita, yon kitangwari sigopit kotangusit. Yeitya acheru ak ande meset ak atilatil ak amilde kotoikoityi koindo ne amoche. Yetyoe abel saburionikabelen mwaita ak ande chapati ne kaamilde yoton sigopit korur. Yon teseta korure ko yon kawech komosin yoche ager ale katesyi mwaita sigopit kotangusit ak yeitya awech komosin ak anam chapati age aterkyi barak sigopit korurio tugul ak kokaroronegitu en amet amun yoche keger kele katangusit chapati sikiam amun ingouit komakararan en amet ago makararanitu en amet koyoche keger kele katangusit kotugul.

kokwoutik cheoboishen sikopit kotililit kaa ko oger ole koter agot lagok simourerenso en bii ak kowechowech tuguk kora koyoche oger ole kaang'et koto kokemoo sikopit apchechi kasarta koyamkee amun amuchi kochang boishonik che oyoe koyoche oger ole kaanget koto ko kemoo sikopit apchepchi poroindo ager ole kobuchote olon ii aka kerate olono sikopit komuchut tuguk cheu ng'okeniki konyo kokurokur olon yoche ager ale kaanget ak ager ole korib tuguchoton komye ager ale koruyo ng'okenik ele yoton ii ager ole ogot tuga akichek ko koruyo ole yoton sikopit kotililit kaa tuga komoyoche koruyot olan tugul amun ngoruyot olan tugul kowechowechi olon ko kwoutiet noton ne yoche ayai kwo ager ole kochopchi ele rue ele yoon konyon amuche abuch en chokyinet akopit poroindo age noomuche aboishen amun chang boishonik chepo gaa ak oger kora ale kopchechi oger ole kaun tuguk ii ak abuch kot ko kong'ete kotokokemoo sikopit ayai boishoni ni choto tugul ii en poroindo nekayam kee amun chang kasishe chuton koyoche oger ole kachopchi kee komye